Bang' kaw hola, omenda gi nya nyuolore mamonogi matamogi chulo. Mae bro chuno bengi mondo ochop irgi kata e utegi, makaw gimoro amora ma ginyalo uso ma romo omenda mane gikaw magi chalo kaka dhiang', lo. Ma miyo jii olworogi nikech gilworo wito mwandu mag gi eyo moro mayot